Olikab ngoroik en ndonyo anan olik alak tugul chemi ndonyo konae akobo aletab ngoroik amun oldoikab ingorichuton ko kikosiir icheket biik chemwoiton akobo ngoroichuton. Alaara eng bichuton ko kikochop akotan sautit en retio anan ko simet akosindeoto asikomwaita kole ichechu ngoroik ako kialdoi ngorichuton eng siling che te kole chitukul nemokyingei kobo kokeer inendet akosoj ngotkokacham inendet kolipanji neoldoi akoipchigei ngurionoton nekabaibait muguleldanyi.

Kabwatetap kandoindet neoo nebo kaunti koibu walet en teksetab komaswek chenekitchin akoip kora naet en boishonik en kandoik. Ngamun nye kakonyo kandoindet nebo kaunti oldo kopwane piik chebo oloton ak cherupeken ak oloton. Ak ityo konyon koker akine kandoindet kole aa kot mii komaswek che tom kotekan. Kou barabaraishek, oratinwek chebunu nguno kandoindaniton. Kokore kole angot oratinwechu komache chopet ak kechop kokararanikitu. Koker kora kole mara ko mamii stimet. Koi kole aah, ka koraniton komami stimet. Aitya komwachi kandoik alak cherupe en yutok ana ko cherupe kee tukul kole komaswechu komakchinkei taretet kouni.

Magutik chekimochen yon kiyote benki ko kimoche chito ne noton nemache koyaat Benki konyolu komii yoton. Nyolu koran komitei nambarishekab kipandet akipandanoton. Nyolu kora kotindoi chito rapiishek tuteen chemakondeyoto korook chenyoomen. Nyolu kora kokakopir pichait chichitok pichait neming'in nekindoi sikenai kele pong'o. Kararan kosirkei kora chichiton nekamache keyotyin Banki akonyoli koyai inendet KRA. kiit neboru rabiinik chechutu en inendet en arawet anan ko eng atkaan tukul.

Tuiyetab tupchoshek kotoreti tuguk chechang en ngwenynduni anan en sopenyon nepo kila ak kila komiten tuguk chechang chekenyorunoti en sopet yonko Tuyo tupchoshek kotoreti asikopchei boiboinitok kipagenge Ako kimit Kee kora kokimitkee kora en tugu chengwonen chekinyoru en sobet tuyoshek kora tuyoshek kora chebo tupchoshek kotoreti koteseta maendeleo en elekomiten ngweny maendeleo kotoreti konget maendeleo kora ak kobut biik en amdaet agenge

Mukswanotetab YouTube kokikotaret somanet nyeaa amuun YouTube ih ko kikoek mwalimu age, kikoek musuaknotet nekikoeg mwalimu YouTube komuche konetin tukuk chechang so en kipsomaninik Yoon kaginet kibsomaniat agetugul en sugul ko tam ko magat ibokonetkei saiti inegen so kit neyae kipsomaniiat ndenito kowendi koneteke saiti kobagoendi YouTube akochen kit nekamakienge inendet konetkei kotareti YouTube konet. Ako YouTube kochang kanetik yegas komeelewan imuche iketyiken kora pole pole kobaielewan iwe kora mwalimu inetke polepole ibaielewan. Kokotaret kipsomaninik nea koelewan tukuk chemaingen

Yon kibirtoi simet koyache inai korook ibuur korok en olemomite bolet. Asikobiit kait ng'alek chekakemwach chito nekebirchini komie.

Kikotet ana kikotet sirkalit tuyoshek chechang sikopit konet konetik akobo muswoknotet nebo kasari, somanet nebo nguni komoche keboishen muswoknotet nebo kasari kinetet lokok ko kokobangan sirkalit tetutik chenete konetik koboishen okot kit nekikuren laptopit kineten lokok en kilasa. Kokopange koraa tuyoshek chebo konet konetika Kobo somenet ne mpya nekokoit en inguni nekikuren CBC, ko CBC niton komoche konetak mwalimu sikopit konet lakwet akobo muswoknotet nebo kasari. CBC niton koyoche konget mwalimu ko kotoreti lakwet kityok konetgee inendet komukokse koboishen muswoknotet.

Huduma center kotindoi boisionik Che Chang Nia kobaten okot icheng kibandet nekibet imuche kora ichob kibandet ne mpya en chito nekakoit kenyisiek taman ak sisit kochobe kibandet ne mpya en huduma center huduma center kora kotoreti bik kechob kit nekikuren atebet nekararan en chito nekitoreti asi kosome keboisien yon kisomen kasit huduma center kora kotoreti lagok ab sukul Che miten somanet nebo barakyat asikobit konyit rabinik chebo besendo Che toreti kora icheget en ngalekab sukul ako huduma center kora kotoreti kisib tuguk Cheu kibandet kora nekibet nekirichob isubi kora en yuniton ak tuguk Che Chang Che toreti bik

Halloo ane mercy ak abirun simoit amache angalalen anan ateb akobo simoinyun netindoi kewelutik kochut soet Simon ini kokwo Alen kampuningwong ako koronyoru taput amun yesio simoinyun kochut soet ko kokoiman soiti amun mamuche aboisien simoit awonen tuguk Che kamache awonen wany tot anyoruu toretet ainon kobun kampunit amun kialen simoit yuton wany tot otoretiton ano konamge ak ngalekab simoinito

Olindetab boisietab muswoknotet nekanyony akobo beteetab muswoknotet akoamuan inendet koker boisiet eng kaa anyuru inendet akong'ololji akobo maana anan ko kararanindo nebo muswoknotet nebo kasari. Aarorji kora koker kolee bo maana muswoknotet amu wiswisi boisiet akot yebo kaa. Akaarorji kola ale err muswoknotoni bo kasari keboisien en olwek tugul. Oot yonimigaa yon imi ot en emotinwek alak, ano . Bo maana kemuitochi muswoknatanito akecheng simoit. Kiy age tugul nenome muswoknotet komie kotoreti muswoknotoniton.

Ane kegurenon Chepkemoi eucabeth ako tom aalindet neo mising nebo boisiet ab simoit lakini any nguni korobur ak ager ale rabinik Che aboisien aalen boisiet nebo simoit ko koteb kot kwo barakyat ko koto teben ge alelen wany tos kolyanat ko ni koole raini nenateb ale wany amune si koba barakyat aldaet boisionik Che kotam kiolen rabisiek Che komoche komi ngwony kiten lakini koteb kot kotesak ko kakongwanit kabisa okot en ngalekab uchumi wany tos iaroruon anai akobo amune si kwo barak boisioniton

Iamune oo kastomandetnenyu. Kaotou koaagas keng'alalen anan kokorakas kemwaei kelelen kokomong simoshek chelelach. Okokwokere simoit nenyun ole kokomech kwo ng'ony, koroker ole kokonyolwo atinye simoit age nenyolunot kiteen kosiir neotindoi. Amache simet nemuch konam soet komie akonome musoknotet nebo kasari komie asikobiit atoretok. Akamache kora simet nekararan nenomekei ak rabiishek choton. Cheeng'won simoit nekararan eng tugul nekakonyolwon ane sikotokoswo. Simoit nekootoboisien aboiboitune eng muguleldanyu.

Ane ko o olindengwong neo kiroolwok tuguk chechang Nia en kompunini o kiracham kompunini amun tam ko tuguk chetindoi ko tuguk chekororon ako en beit nekararan nomokose kokajilage sikere abakora obagora aweksei yuton lakini mituguk chekoib komoboiboenji amun kobokowechok tuguchuton mosiget nekokoib en ireyu kokobokowechok ago kotokiraajam amun kimatamkowejoksei mosigetab kompunini lakini mi mosiget nakooib akokibogowechok nini mosokonoton koowegu ogeere ako nini risit neiboru kole en Iman kokoolosien yuton osome toretet ale kewolwon mosigoniton nekowechok

Yan kateb tuguk tuten eng soet ago monyoru tuguchotet obirjini simoit kompunit ne oldo tuguchoton che kokateb eng soet ak arorugen ole ongo ak ngo ak oboru korak resitisiek che kokaalen tuguk che kokoyokte kobun soet ak asom ak ateben icheket kole wany tos amunee simonyoru tuguk che kokateb eng soet ko nee? Kityon korak osom olenji kotoreton kwolwon kioton ne kokosom.

Olinde nekakoimak amun kaigagee tukuk chekateb korongi osome olindo niton nyoetab kat akayan ole kakenyai makosa Iman kakechelewanen tukuk che Chechik ak osom olindoinito olei konyoiwegaat Ako aka akamwochi koraa ilenji nebo tun any komokechelewonsiettukuk chik kanamgee kanamech kityok chelewaneten kitenino en betut noton lakini mokoketjingee.

Mitei ng'atutik chekikechob akobo kamandaetab tugukab mbar chenyoljin temik. Ng'atutiet netai ko kikiap kole nyolu kotom komanda tuguk chemi mbar anan ko tuguk alak tugul chemachekomanda temindet konyolu kokeer kirwokindetab yoto koker kole tuguk chekemande ko tuguk chekororon. Nyolu kora kosirun baruet kandoindet nebo yoto komwa kole kakoker tuguchuton akokoron akonyolu iib. Akara konyolu kora kole tuguk chekeib komeechor biik akelipan lipanet nebo nenyoljin. kikong'em temichuton amu maakot kosubi koker kandoindet tuguk cheiben. Tukchuchuton chekikechop.

Yaan kakikoito chamchinet keeib ngwek en emotinwek alak ako kiminye eng Kenya komakararan kabisa amu kayai temik chebo Kenya komanyor ndonyoishek cheoldojin ngwekwa. Ako akerealelen tos nyolu kong'et kandoikab emet kotoret kotoret temik chebo Kenya koborji oret nenyolu kemin ngwek chechang ako akot kokoji icheket rabiinik chebo mbolea chebo besendo cheng'eeten icheket.

Kikeng'em temik anan king'eme temik yekakikoito chamchinetab kipagenge eng emet keib ngwek en emotinwek alak akokiminen eng Kenya. Amun temik chebo Kenya koteme ngwek akichek ako yekakotem ngweek konyolu konyoor ichek ndonyoishek cheoldojin ngwechuto. Koyongokekoito kipagenge kipagengetab emet keib ngwek eng koretage koseretos nea temichuton amu ng'o neoljin ngwechuto ayn ngot kokakong'et emet kochomchin ngwek kobun oldaage emetinwek alake chemobo Kenya. Asikeetar taabuniton kobo maana konamen emetab Kenya kolong temikwa korok.

Kewelutik, kewelutik chenyoru temik ngeib moshinishek ab imbar en emotunwekab sangi ko moshinishek chuton chubo imbar chekisibi Kenyon keboishen koyai kasit nekotoyoe temik, ko nguni yon kokeib moshinishek chebo imbar kotoreti icheket konyumnyumchin kasit tii . Koraa kotoreti icheket koraa kongeten ak kochanga minutik okot cheyobu imbar.

Tuguk anan kiit nemakat sikoteech kibagenge nebo temik ko kepangan tuyoshek chemutu temik kipagenge akepangan kora tetutik cheite kosuut emet en yemite. Ko yekakepangan tetutichuto komutun temik kipagenge asikong'alalen kiit agenge.